Lepi ka okikore okikore to Ilwoko gi sabun mondo gigo owuogi. Lewni moluoki gi pi lilo, lewni moluoki gi pi lilo ok wuogi maler kendo uchafu momakogigo ok wuogi e yo maler ,to kitiyo gi sabun, kendo ilwokogi milawogi gi pi maler to ibro yudo ni lewni go, gik mokiko okiko e law biro wuok kendo idunyo law maber. Law kilwoko tidunyo maler mondo gigo owuogi seche miluoko gi sabun tilawo timoyo e chieng' kata imoyo kuma law ing'eyo ni ok bi chak mak gik ma kikore e law go. Kendo koro ilwoke gi sabun, idunye kasto ilawe gi pi maler ka en law marachar, tilawe kata diriyo, kata didek tobedo maler.

Ng'eyo ni koth chiegni chwe en gima yot. Kadebed ni nitiere oro maduong', kabed ni nitiere oro, to yamo yamo ochako kudho matek ochako kudho matek to boche bende ochako lokre marateng', tibro fwenyo ni koth koro osechopo kendo odwaro chwe. Koro mondo mi ifweny ni koth chiegni chwe, enni ibro neno ka boche lokre marateng' to gibiro piny, gibiro piny matiende ni koro okgibed malahinya kaka ndalo mag ndalo mag oro. Koth ndalo mag oro boche ni malo koro ibrofwenyo ni gin piny kendo yamo bende kutho e yoo ma e yoo matek manyiso ni kodhno chiegni chwe. Gimoro machielo bende enni ibiro fwenyo ni godiochieng' chieng' rieny matek chieng' rieny matek to chieng' no koromo seche mambele go to ifwenyo ni koth chiegni chako chwe. Matiende ni chieng' ka rieny matek to ntie ranyisi ni koth seche moko chiegni chwe. Koro en gimoro machalo kamano.

E kinde ma sitima olal koponi itedo, to dwaroere ni mondo imany gino manyalo mii ler mondo mii in iwuon kik iyud ajali mar wang' kata kik iwang' chiemo bende. Omio, yoo minyalo yudogo gir ler en kaka inyalo tio gi toch mar sime, nikech tinde wan gi lony manyasani, kata inyalo tio gi toch owuon, kata bende inyalo tio gi gi msuma mimoko to keloni ler tiyudo ka itedo e yoo makare.

Ekinde duto kain thuolo gokinyi to ibiro yudo ni kabed ni en kata an ng'at man gi dalane. To gokinyi sechegi emaber ka ang'iyo aluora mar dalana kaka chal. Kendo ang'iyo ni to be gik moko ringo eyo makare edala. Inya yudo ka nitie puothi moro manipuro, kata inya yudo ni nitiere giri moro maniloso kamoro. Mano esamaber mar dhi mondo ing'i ni gima chal kamano chal nade, kata oringo eyoo machalo nade. Kabed ni en kijana to onego bed ni otimo gimoro manyalo kelo dongruok ekit ngimane eokinyi. Ing'e ni ng'enyne dhano bedoga gi ngufu gokinyi. Koro onego bedni otimo gimoro manyalo kelo lokruok e ngimane kata manyalo kelone faida kaka kijana kendo nyalo konye e dongruok ekit ngimane. Koro gokinyi en saa ka bedni in thuolo to onego bed ni wariwre egimoro ma nyalo kelonwa konyruok ekit ngimawa.

Koponi mtokni odhungore e yoo, to makoro dwaro mondo ibed jalno ma wiye tio king'eyo nidhi lewe tich to koro ibedo ni in gi nyandiki moro, ingi nyandiki moro. Ng'enyne wang'eyoga ni eh bombe ma madongo dongo boma madongo dongo ibro yudo ni e seche moko geche bedo mang'eny e wang' apaya mamoni kaka in yudo thuolo mar chopo e tich e sama owinjore. Koro madwarre ni ibedo gi nyandiki moro, ka ingi ndiga to wuoth bedo mayot nikech ndiga nyalo w w wuotho kata nyalo ringo mayom e kind geche ma bed ni koro ichopo e tich e yoo machon. Kata bende kaponi tich okbor ainya tinyalo bende wuothawuotha, ichako wuoth chon tichopo e ofis e sama owinjore kendo saa midwarie mondo ichop e tiji.

Gimonego bed ni nie pachi seche miyiero kwan mar omenda ma iketo e akaont mari en ni in bende ok onego idong' nono. Seche miseyudo yuto mari kendo idwa kano kwan mar omendani e akaont, onego bedni in bende in gi pesani manyalo konyi e kit ngimani, kata manyalo konyi e yore mopogre opogre. pesa miketo e akaont en pesa ming'eyo maber ni kiketo e akaont to ok idhi bedo gi ,ok dhi miyi chandruok e kit ngimani.,matiendeni en pesa mang'eny ma seche moko ok ipang tiyogo machiegni. En pesa ma ipango timo godo gimoro ndalo mabiro mbele. Koro onego bedni, iketo pesa mana moromre mi ibedo go ni in bende idong' gimari minyalo tiyogo, gi minyalo tiyogo pile ka pile kendo in bende in gi mari ma biro konyi e kit ngimani. Omiyo pesa monego bed ni waketo e akaont en mana pesa ma ing'eyo ni ok ibiro dwaro tiyogo e ndalo machiegni kata ndalo ma intiere go.

Gik monego bed ni itimo pile ka pile mondo ot obed mochanore gin kaka yueyo ot, e seche ma iyueyo ot kendo igo odi dasta kendo iluoko odi miyo od bedo mochanore kendo ot neno maler, seche mikawo kitembni maler to ipedho godo kombe ot bedo ot bedo ot maler saidi koro magi gin yore ma inyalo tiyo go mondo iket odi obed mochanore, mondo mi irit ot maber nyaka ineni ler mar ot ong'i e yoo makare matiende ni nyaka odi bed ot maler mondo mi irite maber, machielo bende nyaka ine ni alura mar odi ler kendo lum ok odonjo ahinya ma le nyalo dakie bende nyaka ineni iketo ne nyithindi chike mar mondo mi kik gitug kata kik giketh kata kik gi lil odi odi mondo odi obed gi picha majaber

Sirikal mar mbui en sirikal no mang'iyo yoo kaka itiyo gi mui kaka pinywa mar kenya kae, en chenro matayo tij mbui matiende ni sirikal mar mbui okonyo kendo ong'iyo ni ji ok otiyo marach gi mbui, omiyo osebeo bende gi dongruok e tij mbui kata e tij lendo nikech ibiro yudo ni weche ma ng'enyne iyudo e mbui gin weche mag adiera to ok gin weche mag jo fwambo mag jo miriambo, koro sirikal mar mbui en oneno ni gik mawayudo e mbui gin gigo mowinjore kendo gin gigo moyie gi sirikandwa mar kenya, gitayo tije mag mbui kendo gitayo chike moketi mondo okony e dongruok mar lendo kata dongruok e tij fwambo.

E seche ma sirikal oketo chenro mag teknoloji, gin giyudo pek mang'eny nikech sech moko ibro yudo ka jopiny kata jopiny moro lando miriambo e wi sirikandno. Kaka pinywa mar Kenya kae, weche osewachre magin miriambo seche moko e sirikal. Koro inyalo yudoni sirikal yudo miriambo mang'eny kowuok kuom jopiny mekgi. Namba ariyo bende, jopiny bende nyalo yanyo jotelo mag sirikal kokalo kuom teknoloji. Ng'enyne jok matiyo gi Facebook kata Twitter kata Whatsapp, gilando weche ma miriambo kendo giyanyo jotend piny. Kaka e pinywa mar Kenya kae waseyudo ka ker wa mar Kenya omi nyinge mopogore opogore kalure gi mbui. Koro ibro yudo ni ayany bende ng'eny. Namba ariyo, ibro yudo ni nitiere kuwo nikech sirikandegi seche moko koyawo tiyo mar teknoloji ne ji duto to nitiere ojende moko ma gin gi rieko ma atamalo ,atamalo ma nimalo ahinya ma gitiyogo gi riekogigo e kwalo kata e yudo thuolo mar kwalo fedha mang'eny kowuok e bengi. Koro mae be nyalo tiyo.

Lokruok ma timore e sirikal, kelo ler kendo dwoko piny mibadhi. Nikech seche ma jotelo wilre e sirikal, wayudo ni lokruok nitie e yo mar telone kata e yo mar tiyo gi omenda mag gweng' moro. E seche ma oselok jotich mag sirikal, ifwenyo ni nitie omenda moko mane lal kendo manitiyogo e yono mokowinjore, makoro lokruok bede kendo gibedo kata ng'ato nyalo nenogi, kata ng'ato nyalo neno kaka nitiyo kodgi e yono marach. Koro mibadhi dok piny nikech kit kaka nitiyo gi omenda e sirikal mokalo opogore gi kit kaka itiyo gi omenda e sirikal ma owil.

Le mag bungu onego bed ni irito gi kenya wild life service mondo one ni ok giwuok magi kelo hinyruok ne jamni mipidho e delni wa , mara riyo jamni onego bed ni igero ne gi ute ma gidakie kata ma ikanogie e otieno kendo onego bed ni oket gi kamoro arita kue beri mondo mi kik le mag bungu gi minj gi e seche ma gotieno kata seche ma mudho nitiere, bende jamni onego bedni ipidho kata iketo kuonde ma ok chiegni gi bunge ahinya nikech e seche ma gin machiegni gi bunge to hatari mar gi mar dhoo nyalore e yoo mayot kopogore gi e seche ma oket gi kama ber ma ok chiegni gi bunge

E seche ma pi orumo e fereji kiluoko lepi to onego obed ni imanyo yo machielo mar yudo go pi. Inyalo kata dhi ka jirani tikwa pi ti tieko lwoko lepi go kata idhi e daram kuma no kane pi kata idhi e tangi koponi dalani nitiere gi tangi ti tuomo pi to inyalo dhi mbele gi lwoko. To koponi pi ok inya yudo e daram kata e tangi to ntiere gimoro machalo, ntiere aora machiegni kata nam tinyalo chopo e nam tigamo pi to idhi mbele gi lwoko lepi. To koponi onge kuma inyalo yude pi machiegni, tinyalo lwoko lewni manyise lwoko to modong' ikano kendo ilwoko chieng' moro.